Mae en agulu mar tedo mayar sani kendo gima make no en gima konyo liet mar agulu no sama ngato tedo go mondo kik chop e lwet ngama omake noendo. Okonyo e gengo masira kendo okonyo e midekre manya bedo mangeny

Mae en chudho, to sama idwa kuny chudho nitie gikma dwarore kaka tol, gembe, kodi yiend osika ariyo mabiro konyo mako tol no gi malo. Ja konyo bende nyaka bede nyalo bedo ngat achiel kata jii ariyo mabiro konyo ngat makunyo kadhi piny mondo kik oyud masira moko manya bede e saa kunyo

Gima timore kae, gini nyiso agulu ariyo ma ngato chweko go e kendo manyachon. Kendo piny kae inyalo nono ka nitiere oluth kuon kata oliho manyachon mabende oketo piny kae. To gima itedo ni itedo gi yien to kendo ochalo gima otiyo gi yor nyachon matin e tedo chiembeni endi. To en chiemo manyalo bedo ni kao seche mangeny mondo koka oikore minyalo chame

Jalni endi nyiso lony ma en go kendo nyiso oganda mich momiye e keno mag bengi mar alufu ariyo prariyo gang'wen. Michno onyise ne oganda mobet kata joma obet gi chien ma bende ma bende nenore ni omor gi mich momiyeno kendo chako kagima gipamo ne gi chien.